Yon kiune beek keboishen kerichek koyache kebiit kong'eten gee parak akoi ngweny, akiger kora kole kotuch pandiat tugul iin kerichechoton ako kora yon ibite koyoche iker ile motiny kora kerichechoton.

Yon katesak beek che kepiru kowalaskei ole kinaktoe beek kitunguuk amun walaskei nitok eng oret newendi koe kitunguuk beek chechang kosiir ole tam koeitoi. Ak oranitok kowosei wechewechetab beek.

Kelchin neginyoru yon kokisochi beek kosir kibisen beek ii ko koo siche in siche beek cheomotin kosir kosich chechang' ako pendi bechoton olenyolunot.

Tam oboisien oret nekisochin beek rurutik tugul en mbar asi asianai asi asikosich tugul ii beek cheomotin.

Kotienkee kiit neten imbareet i ko amuche aboishen oret nekibibsen anan konekinokoi, chekisochin noton amun noton nekisochin kosiche iin rututik beek chenyolu cheyomotin

Ichechu ko beek ako yon kakorurio en gaa kekese ak rotwet ak kemaa ako yon kokosoiyo kebire ak kemaa kabsa kosoiyo kora, ak ibaakemaa ak keng'aa.

Yan chang' rurutik en mbar komo ko kimuche keboisien oret nekinoko beek nenyolunot noton ko kobiset amun ii mo mokoi iboisien oret nekisochin beek amun chang' rurutik en mbar so kimuche ko ngunon koyoche beek sikoityi tugul.

Koker kole kokoker kole kokoter maranet kipagenge nebo emet en oret nenoton ii kochobe olebune beek yon korobon asimo simoruruchok beek en olda agenge niton kotere maranet

Kewelutiet agenge newon netere kanagetab beek en mbar en korenyon, konotok nemongen biik, oret nenyolunot keboisien kinagaa beek rurutik en mbar ako notok kong'eme kanagetab beek.

Imuchi kibagengeit ab emet tii ko kotech silankoshek en iin korotinwek chechang ako niton kotoreti kebir peek chechang siko sikeboishen ketemishen en kototunwek chechang.

Kanaket tab beek kobo kamanut missing eng ruret tab minutik amun niton kotoreti rurutik amayamio eng imbar, ako muche kora kosich tukuk chechang rurutichoto ako ngealda kosiche beit nebo neu nebo kamanut.

Temik chemengechen komuche koboisien oret nekisochin, nekisochin beek rurutik en mbar akonitok kobokomonut, amun machang' rirutik en mbar ako kere kole kosich rurutik tugul beek cheyomotin en mbar.

Inonito nii konayat ko Miraa akokiakas tukuk chechang' akopo Miraa inito kiac ale ngoam chito komorue betut tugul ako kosu ako kora kiakas ale tinye tukuk che chang' chepokomonut en borto, kou okot tukuk chemokyinge borto lakini komonyolunot kora koe koboisien biik.

Oret notok neititaat nekinoken beek bandek ko oret notok nekipite amun chang bandek en mbar, ako kora kotiengee iin mbaret nekikiminji bandek yon woo konomeke ak oret nekipite.

Ui en temik chemengech koboishen oret nekinoiki beek en imbarenik kwak amun nii chang rabinik chemokotin asikeboishen oraniton ako koraa anan ko momii beek cheyomotin chekiboishen kinoko beek.

Oret nepokomonut missing neaboisien akonoren beek en mbaret konoton nekituchen choton iin tukuk chekikoamio yongokepit oranitok kokere kole kokonorchi bandiat beek ako moserto che chang'.

Koimutietab beek chekakerak ko kewelutiet neo en mbaret nepo muchelek niton koamun niton koamuche atar en oret neu ni amuche akerer elebunei beek asiaker ale makerak iin moiruruchok beek en olndakenge.

Oranito nikimine mokobek en tabanutab bandeek en imbar kobo komonut misink, amun niton ii kokere kole koter amanam tiongik bandechuton en imbar ako koraa koribjin beek bandeek en imbar koniton kooret nebo komonut misink sikoribjii beek bandeek.

Inoni kekuren Popat ako yon kakorur kebute akipakeng'oing'oi parak kostogee komosan tui akipaketilatil akekarangan en maa, imuche kora konde chito mwaitab cheko ako anyin missing.

Inoniton ko naiyat kole kikuren okra ako niton ii ko kit nebo komonut kabisa en bortab chito. Noniton yon kokorurio kesekeni komengegitun ak kechemusian en maa ak kee supu chechiket ago supu chechiket konyigisen missing' kichuchukoni ak kee.

Tuketab rurutik amuche aneet biik kole bokomonut orani amun toreti kora koser beek en imbar akoo moruruchokse beek en imbar, akoo boishoni keyoe kabisaa en iin komoswek chechang beek.

Oretniton nebo minset koyoche ke kee koyoche kekerer lainisiek ak kituch elemuche korutyi in logoechuton orani niton kobo komonut asiko kotoret logoek koechekitun i ako momi kit netere yon echegekitu.

Indoker boisioni obwote ole ,obwote ole konu faida neo nia amun inkorut kouni ikere ile keelda tuguk chechang ako oranito ikere ile kiiboisien oret noton nekibite ako oret nekiimin si.kere ile kotoret korut

Ketunguik chuton ko koron missing en ingemin en imbar ako chuton koraa ko koron en borto amun koraa kichoben nii kechobe omitwokik en koo chobe koraa omitwoki kwonyinyekitun missing.

Inoni ingunon ko minsaetab kitunguuk en tabanut ab kebich oran niton kobo komoinut missing amun tere amat konam tyonkik kebich amun ketunguuk kotinye oribut nekim missing nemuche kowon tyonkik choton.

Tionyiton en neyat mising en kingereza kelee kikuren ostrich tionyiton kolokuu mayayat newoo neaa ako ngiam mayaini choton kobokomonut mising en bortab chito, kiakaas koraa olee naan kowone chito yoon kakikal tionyiton akomuche kobirin kabisaa.

Ndoker pichaini kabisa komile biik ago niton ii koamuni eleyeen beek artok chuton komi barak en icheket ko mile biik amun ndipore iker koeito ono beek artok chuton.

chechuton nii kekuren bai bai anan en oret ab ingeresa ko borbor noniton nii kewoe kityok roisi nia, kowoe kityok baraki ak kiam bik alak okot komucho koamda tenderek kwak.

Indoker orani kopitishen nii obwote ole bo komonut missing en imbarenik che yechen, ako obwote koraa ole asikomuch kosulta chito oraniton komoche rabishek chechang che boishen amun nii yoche koraa ial moshinit tii ak ial koraa kerichek cheyomotin amun boishen kerichek che chang.

Ndoker boishoni nebo rurutikab pilipilik i okeree inei olee koruryo komnyee akoyechekitun mising okeree kora ole kiboishen chito oreet nekibisen ak oreet noton nekimine komnye amun kokorut komie akotinye kelutik cheechen.

Inoniton nii ko mananas ako bo kawaida missing en gaa koroiton nkityuok kemine yon imoche iminii itile sokek ab itile itutuu kityok agenge ak iminchi komosto age ako rutu mananas initon ako yon kokorurii kewoe ak kiam kityok orit.

Boishoni koboishet noton nebo kerib ing'okenik en kaa, akoo oranito komoche ribeet neoo mising noton konyolu kosich amitwokik cheyomotin, kosich beek cheyomotin akosich kora tait asikoechekitun komie.

Oreet noton noboishen soker olee kakonorak beek en imbaret konoton nekimine, nekimine mokobek en tabanutab rurutik cheuu bandek amun niton i kotoreti kokonor beek akora kowon tiong'ik chemuche kong'em bandek en imbaret.

Temiik konyolu ko kobiit beek, kobiit spinach ak saroch en betushekab kila ako en abakora amun spinach ak saroch komoche beek chechang asikorut komie.

Kobiset noton nebo komonut mising neribe beek konoton nekibore nekisochin beek noton konayat mising en king'ereza ko drip irrigation, konoton i koribe beek amuun isochin beek cheyomotin akochemosire chenyolunotin.

Boisietab beek en kapiset ii kobo komonut en minutik amun ii ee mokyingei minutik chechang' beek asikor koo koko faida neo asikosich also asikosich ot tuguk alak chemokyingei che cheu mineral asikorut komie.

Oret noton nebo kisochi kotoreti komamaran ee komararan ilemiten rurutik en mbar amun noton kokoin beek kityok chemokyingei omo chechang' missing'.

Chang tukuk chetile boishet ab peek en temishet choton koboto minset en komoswek chechang roptan amun peek chesiche ko chebo ropta ako momii acha keboishen chemonyolunot, peek alak cheyobu komoswek alak, noton imguno nii kobo komonut ako koraa koyoche kemiin tukuk chechangii tukuk chenomegee ak koronoton nemomoche keboishen peek che chang.

Peek chekipisen imbarii koyobu komoswek che chang chotonii kopoto chebo roptaa, alak ko cheyobu silankoshek ak oinoshek ooh kimuche kerip choton sikobunji kobotishet inegee nii, en oratinwek chechang choton ko boto kisipto silankoshek kii korup gee ak imbaroshek choton sikoboishen temik.

Chang' missing oratinuek chebo kobiset cheboisien temik chechang' en kosorwek chechang' agoo cheterchin ii kotiengei ilekiboisiotoi beek ago cheribe beek missing' koboto nebo kisochi ago aa oret age nebo kopiset koboto kipis nibuch ako noton kora koribe beek komokiboisien beek chechang'. Mi alak kora cheboo kikuren choton drip irrigation konoton kabisa koribe beek.

Kobiset neochome kabisa en mbarenyun ii ko noton neboo kisochi noton ko naat missing' koo drip irrigation amun noton ii komoboisien biik chechang' ago kere kole kosich rurutik beek chemokyingei en sainoton omo boisien beek chechang'.

Okeree olee oteche olekikonoren beek en imbarenyun, en imbarenyun noton koneu kechob silanget akonoton kotoreti korib beek akokiboishen kityok en kasarta nemagat ako mokoboishen en elekakibwatita, toreti temik niton amun momi mosiche taabu kochengat beek en eleloo.

En komosto netokos en imbarenyun nii omuche obir peek kii kobun baibushek ole kirotyin baibushek tapit tii ak kecheng kit nebire peek kii asikoit imbaret nemii ole tokos noton kobo komonut missing amun inyumyume kasit tii ako momi aja iip beek akoi ole loo imuche iboishen kityok baibushek.

En kemeut ii oboisien beek che tutikin missing' asikoomuch korib beek noton ii oboisien oret noton nekibore drip irrigation noton nebo kisochi beek minutik amun boisien beek tutikin choton noton amune koribe beek.

En ribet ab plekok kii kobo mii tukuk chechang chebo komomun chemoche keker ako choton nii kopoto mochee oldo olee tilii lii ako mokin gee koraa ole won nafasii ako mokin gee koraa omitwoki choton che nomegee ak borwek kwaa kii ako koraa koyolu kotililekitun asikomuch kosopcho komie.

Imbaret nebaraa komokyingee kobiset noton konekibisen keboishen mashinit kong'eten barak akoi ngweny amun ii mbaret nebaraa komakimuch keboishen beek chetuten akomoche beek chechang okiit nechokyin kobisonoton, noton amunee bokomonut keboishen oreet neboo kibis kong'eten barak akoi ngweny keboishen mashinit.

Terchindos ilekesiken bekab kobiset kotiengei ile tes ile komosuek chetesetai minset . En komosuek chesiche ropta chechang' ii kobekab ropta kochoton che che chee ilekesichen beek chebo ropta . En komosuek alak ilemowo ropta kimuche kebosien keringet nekini nebo newo missing' konoton nebo ropta nekitoret temik chechang'.

Kit nenyone metinyun ndoker kabe kebich, spinech ak bit root cheechen missing' ii, konyone metinyun kole kikiboisien oret noton nekaran neboo kopiset ii ak kerib kora kinaka beek obokora amun amun mokyingei beek chechang' sikere ngunon kele koron faida ak rututik missing'.

Sikerib kimnotetab rurutik en mbaret ii ko komokyingei kimnotet neo noton koboto beek chenyo chemokyingei asikokimit ii ako komokyingei ketii en saisiek alak.

Mio rututini rututini kekuren beek ko mokyi rutu en komosuek ole moo ropta noto ko kemeut ii amun mokyingei beek chetuten siko asiko rut komie.

Ng'endek ii komokyingei beek cheomotin ii akomokyingei kora ng'ung'unyek chetinye cheisere beek komie asikorut komie so konoton ngunon nekochin kimnotet amun siche siche asikoechekitun ak kokon faida newon.

Minutik chekimine kotoreti kabisa itondab emet en oreet nekararan mising amun yoee kokaranit itonda mising akonoton ko amunee sikeminse akemine ketiik en komoswek chechang.

Chang' ilemuche kerip beek en komosuek chechang' ii ago choton ko teketab silangosiek ii, boisietab baibusiek kelaen beek akoi mbarenik ii ak kora koboto keboisien bekab ropta choton ko cheropondos.

Chang' oratinuek chemuche koyai minutik kotutukinitun en mbarenyun kochoton koboto minutik chemosiche beek cheyomotin ii ako mosiche kora choton chekikuren minerals cheomotin en mbaret. Siketer niton ii komokyingei minutik beek cheyomotin ako mokyingei kora kemin en olenomegei ak komos komosto nenomegei tugul.

Keswekab pi piasinik chochome missing' amin kochoton kibore Shangii, choton kokoron missing' ago ochome kosir iko amun chuton ngorurio kotinye beit ingialda ago onyinyen missing' ako imuche keboisien en oratinuek chechang' sana sana kobik chechope chipis kochoton kochome piasinik taipini choton ogo koron missing'.

Waletab itondab barak cheyoe komoruryo tukuk komnyee konotok koboto noton koboree climate change, noton komuche kobar kabisaa, ngoetyi robtaa tukuk ii komorurtos komie anan ko yoon kosich kemeut mising komorurtos komnyee akoniton kimuch keteer en oreet noton nekimine ketik asikomuch korekyuleten itondo noton nebo emet.

Asi ngunon amin amuch ates iyoitetab nyanyik ii ko kit netai noyoe ko oteche kit noton nekibore green house noton ko kit nekaran missing' en ruretab nyanyik amun tinye tuguk chechang', ripe komie nyanyik ago tuche icheket en beek chechang' ago imuch kora kipis en nyumnyumindo neo .

Inoniton ii ko noton nekikuren isakiat ago noton ko rurutiet noton chebo kienyeji neanyiny missing' . Niton kitiok kebute ak kechemusian en maa ak kitio kinde kitunguyot ak kotor kiam amun imuch ot kinde biik alak mwaitab chego sikoanyinyit missing'.

Amun otemindet nekikoyai temishet kong'eten kasarta nekoi ong'en olotildoi kesutik sianai olee kikobwa en kimnotet noton nebo barak, noton ko oreet noton neinoen, netaa konoton nebo ikeree tukuk chekiiboishen sikobiit imin okiker faida nekabiit indialde tukuchuton kot ko terchindos en elewon mising kobo barak kesutik chekoisich.

Kiit netesetaa en yuu konoton nebo butetab chaik, akoo niton ii koyoe temiik chechang en komoswek chechang, akoniton ii komokying'e rurtos mising en komoswek olewoo robtaa.

Minutik chekimijindos asikotoretgei en kimnotet koboto bandek ak mokobeek, choton komokobeek kemine en tabanutab bandek asikotoret kokonorchi beek bandek asikotoret kora komosich komanam tiong'ik ii akobar bandechuton.

So ndoker rurutik chuton ii okere ole ripotin missing' ii ako kisich beek cheyomio cheyomotin missing' ako ng'ung'unyat kora nekaran missing' nekorutunen nekisich beek che cheomotin ako kisich kora minerals choton chemokyingei.

Rurutik cho ee katoltolik choton che che chekiboisien chekororon missing ko choton ko chebo chebo tuga choton ko ng'atatek cheki chekipisen ng'ung'unyat ako alak kora koboto fertilizer chon kiole cheribe ng'ung'unyat kabisa ak kotesyi kimonotet ak kokoi minerals chemokyingei.

Oret noton neachome missing aboisien eng minset ko noto nebo kekerer mbaret eng lainisiek choton chetaku missing asiko ko kochi minutik koruryo komie eng kamaswek tukul asimasich stress eng etunet.

tet noton nebo komonut missing' nee nee nee nekileweni yon ki kileweni tenderek chekimine konoton kekere beek chemiten en ng'ung'unyat ak kor kora ng'ung'unyat neboisien konyolu konamgei ak tenderek choton.

Chemasai kobo komonut missing yon kiminee logoek nito ko amun, ngandaan nangoo rebengee beek ak logoek nan kobokomonut en oret neu ni imuche koripchi beek logoek amun mokyinge beek logoek en sait aketugul.

Oreet noton cheomuoni ruretab bandek ak ng'endek konoton ko kemin twan en mbaret akeng'e, imuche kisiben lainit akeng'akeng'e sikoruryo komnyee amun tiekee mising akoo konu rurutik chechang ng'emin pamoja.

Kit netesei tai en ireyu ko noto kobuteteab nyanyik chekokoruryo missing ako nito nii ko kokorurutik che chang missing.

Ruretab mosong'ik ak mogo komokying'ee beek chetutukin noton amunee yoche kemiin en komoswek elemowoo robtaa mising, akoo en elewoo robtaa mising koyoche kecheng mbaret nemii ng'ung'unyat nee rong'ndoo beek en kipnoteet neboo barak.

Imuch kong'em ruretab minutik itondab barak en oreet neunii, amuun ibee, amuun konuu noton nekibore oxygen rurutik ii akoo ibee en barak noton nekikuren carbon dioxide komuch kobos choton anan kotes choton en itondo.

Akwaindad ngungunyek kotese kesutik che chang en oret neo missing amun moton nii kokochin rurutok kimnote eno missing ako ripjin koraa beek choton chemokin gee minutik siikere ngunon konu kesutik chechang.

Yoon kokebut rurutik koyoche kerib kimnotenywan kora kouu bandek ing'unon yaan kokebut ii koyoche keyeb amatkimut tukaa bakwaam mbaret amuun iuitee ng'ung'unyat.

Ndoikuu newon neboo temisiet en emeet ii, kokiit tukuk somok chenyolu kekeer mising ii, kochoton cheboo beek en komoswek chechang chemoityin biik chechang ii, akoraa kechengyii mashinishek biik chekibiten mbaret en biik chetinye mbaronik cheechen asikoityi rurutik minutikyik tukul.

Kimnotet chebo bandek konamekei ak keswek che kokemin, noton amun ndikeer bandek chikekes ak kiyachinei ak keswek chi ko chang mising ako chang kora faida che kakoip bandechuto noton ne kotes amangu ale ripet ak kanaketab beek ak pitet asimanam tiongik choto kipare pests.

Ng'endek chenyolilen komokying'e komoswek choton chee elewon robtaa mising noton amun mokying'e beek chechang ako kora komokying'ee keminda minutik alak cheuu bandek asikotoretkee en ribeetab beek akokochikee kimnotet.

Ndabutishie kotiengei kioto abutei ko mi alak chenyolu kemaa ako mi alak chenyolu keng'aa, kou nguno nganok koyache kecheng mashinit noto nebute, nebute asipakongaa, komi tuguk alak cheu mosongik cheyache ipekengas ak ipkengaa kora.

Nguno eng hekarit agenge eng bandek, ko amuche akes nekit kunuok nekit artam ak muut ako choton ko che echen mising cho makupoik chobon nineety kilos.

Minutik chekorobut i kotam ngunon kotko mokyingei kema omoe koron ak kora kokakema ee akonor en chogo ilenyoru fresh air asimayachegitun.

Paipai no noton nochome aamin konoton nekikuren Mexican Papayas, chuton ko chon echen ago mugulen kole ago ngorurio kotolelion ko konegit ko orange barak ii ago yon tom korurio konyolilen ago kora kotinye tenderek choton chetuen en orit.

Kewelutik cheonyoru yon ocheng'e rurotet noton netokosunot ii konoton koboto rabisiek rabisiek boisietab rabisiek chechang' choton keboree ko cost choton chebo cheboto irrigation , chebotoo kerichek choton chebo tiong'ik ii cheng'eme rurotet.

Imuch kotes temik en koroninyon kotemikab bandek imuch kotes ketusi kesutik en oret noton nebo pitetab bandek koboisien kerichek choton cheribe cheribe amanam tiong'ik.

Pandek yon karakes ii oo konori en chogo amun yoton ngunon konomegei amun mi barak chogo ogo kere kole siche fresh air en oloton.

Tuguchuton ii ko nyanyik ago imuch kekonor kora en ile ile siche ile siche en ile siche fresh air kora agoo mikyingei kora in ilewon missing' asikobit komachilkei ak koyesio.

Ee oboisien saratik en kapingiken amun noton kotoreti ingokenik komanam isirek ak kotoreti asikoomis komie ak korib koraa tililindab ingokenik asikolok akokon faida neo.

En kokwenyun Nii ko beik chetutukin kabisa cheyoe boishoni Chee toreti koruruio chemine seedlings ii asikwalda

Oret noton nosubi sorib tililindo konoton nebo pitetab mbaret keboisien choton ko chemicals ii asikobar tiong'ik agetugul cheimuch koib simdo en mbaret.

Chang tuguk chenyolu keker yon kileweni maainik keib kobaa indonyo, choton ii koboto kotkoo kienyeji anan kochoton chebo kret amun chomotin misink chebo kienyeji kochoton chenyolu keib kobaa indonyo, ako nyolu koraa iker ile tomo tokomii tokokororon ako tomo kosieb ingokiet.

Tuguk chetiengei olietab maainik en ntonyo nebo Kenya kochoton koboto kotko bo kienyeji anan kot kobo kired so konoton ngunon amun chome biik chechang' kotiengei chamenywan ii komuch koib kienyeji ichoton anan kochoton chebo kired.

Toritik choto chekiboe eng Garissa, kochoton ko taritik che namekei ak kemeut choton ko cheu flamingos, cheu che kiparen vultures ako choton ko namekei ak koronoton ako kikoadaptan mising amun imuchei kopoishen kwam insects anan ko tiongik che mengechen asikomuch kosopcho.

Amwachini temik aleni nyolu koyum mainik eng ingokaik ko aenge aenge akonde mutyo ako amatkondee chechang mising ako much kondee murek kora sikopit asimayesio.

Chamei biik ngokaikab gaa amun choto kokonu mayainik choto che kororon mising ako ye kakialda kotinyei beeit nekaran mising, kora kotindoi minerals choto chemakchinkei borto mising eng biikab gaa chepoishen imbaar kokaain kimnotet neo.

Chang mising tuguk chetile kaitoshekab kasarta nekiyumi maainik lakini nebo kamanut mising komuch kecheng mashinisiek choto chemuch kotoret temik ak ripikab ngokenik sikotoret mashinisiek choto koyum mayainik eng nyumnyumindo.

Achome anendet abai ngokaik choto chebo panyek amun eng kasarwek chechang ndialde ngokaik chuto bo panyek kokonu faida mising kosiir chutokchu bo gaa. Chubo panyek nguni komuch koechekitu eng kasarta nebo arawek somok ako much ialde eng beit nekaran mising.

Amitwokik chochome apoishe mising eng ngokaik ko choton che kikurei layers ak alak che kikuren wheat brand choton kobo kamanut mising ako toreti kokoni ngokenik minerals chemakchinkei eng borto asikomuch kolok maainik eng kila ak kila.

Temik che ripei taritik ko poishen oratinwek choton chechang mising asikomuch kosopcho taritik chuton eng ole miten, choton kobata kokochi amitwokik choto chenamekei ak borwekwai choton che nutritious eng borto ako kora kikoich beek ak kerip kora eng environment ne tilil.

Amitwokik choto chebo taritik ko choton che kikuren broiler feed choton ko karan mising eng ngokaik choton che kiripei kobunchi panyek ako ikoinicheket koechekitu mising akosiich beeit ne karan.

Temik alak che echen komuch kopaishen mashinisiek koyum maainik che letoi ngokaik alak ako mashinisiek chuto komuch konai kole kokeer ole miten mayat ako toret kosich eng nyumnyumindo.